Ore eniko elajurok lee nkijiape teneyilou elototo enkijiape naa kepuo naa ninche ataa mashinini napuo naa ninche apik ewuejitin neje ketii sii napiki oloingange enaa ntokitin najii noo setlite neeku naa ninje Nena mashinini tenebo tekinolojia ng'ejuk naatai epuo naa ninje adol neyiolou naa njere eji eikunari elomon lee nkijiape ore naa tenkaraki enaa neyiolou naa ninje Ajo kelo naa ometaa kitokini ataa enchan ena oleng enaa sii meetae neeku enana mashinini ake tenebo sii oo tekinoloji naa naati ninye eitushul ninche nepuo ayiolou ejurore enkijiape

Ore enduata ai naa egira sirkali ayawu enkoitoi nidim atusuja naa pee etum atusuja naa torkesi tenkoitoi ormutandao naa njere entoki sidai naa kashipakino ena toki amu ore kotini neme kila ewueji etii ketaa ntaoni natii kotini nidim oltung'ani lotaa orkesi nelakua enetii neeku emaniki aa ntokitin Ade eyieu pelo adol elo kesi lenye enegira aikunari neeku ore tenkaraki ena peeku keetae ormutandao neeku mitoki oltung'ani ajing ninye egari adol orkesi ore ake etaa ninye esimu tenaa kompita neduaya naa ninye orkesi lenye tenkoitoi ormutandao neeku ore tenkaraki kashipakino ena oitoi esirkali nilo aduaya orkesi lino tenkoitoi ormutandao tewueji nitii

Koee eniko siasanu peilepunye nerip orkuak tiatua emurua na nchere kore tenkaraki siasanu opu bunge ewoi naitobirieki siasani nitobir ncheriani nagol najo naa kenare neripi orkuak tiatua emurua or si enepuo ninche aitobir ncheriani n puo abaki aitau ninche nemesidqn Natipika ltunganak na ajo ninche nchere nepuoi aitau nona sheriani m metaa ore ebaki teneishop ltunganak irkarash anaa duo ak irmaasai nejing oltungani bunge nemeeta oltungani oaraa neaku nejia iko siasani peilepunye orkuak tiatua emurua

Kore entoki nataasa oliapa oti lorais Rigathi Gachagua tesiasa olosho le kenya naa inchere, kore naa apa anaa pearari ninye telo ilorika le oti lorais netijing'a naa ninye anda bata naa e upinzani, naaku naa kerikorita naa too kuna olong'i ninye ilturruri naa opoto ninche naa aaku kejo mikitii sirkali, nerikorita sii ilturruri looltunganak lelo naa oodol ninche aajo keinyalakita naa sirkali imbaa. Naaku kore naa taata tesiasa neibelekenya ninye iltungana kumok indamunot meshomo aadol inkiasin nemesidan naasita sirkali e wiliam Ruto anaapa neitu apake edol. Naaku naa kore tengaraki einia eshomo taata iltunganak kumok aajing' mbata e upinzani ngaraki naa lomon oolimuta Gachagua amu kedol naa iltungana anaa kesipita ninye ngaraki natii naa apa ninye atua sirkali. Naaku naa inia kiasin taa etaasa naa olotii liapa lerais naa yeloti anaa Rigathi Gachagua tesiasa naa ale osho le Kenya.

Koree nkaraki natiapa det olmeitai le Ebola iloshon le latia ,koree naa ntoki naasi pee eiboori naa nchere keng'aas na aaaku kenare naa nelo sirikali arreten olorere meteyolo naa ninche irbulabul lenaa moyian neyelou sii duake enekuni naa tenepoi naa arishie ate ena moyian . Oree sii nkaae naa nchere keyial naa nelo sirikali akuu oree ng'oitin pookin elee osho ilpolosien pookin oimuu iltung'anaak ooti nena kuapin naati ina moyian neepuo naa ninche aapik ilkitarini peepuo naa ninche aaipin lelo tung'anak , peemeing'u naa iltung'anaak oataa ina moyian , aaponu naa aitarasu iltung'anaak leele osho , ooree sii aitoki nkae naa nchere koree lelo tung'anaak otijing'utua ele oshoo neyieloi ajo ng'ania oo ng'ania oshomo ewoji naaje paa oree na peelo ajo etumieki naa lobo lenye ina moyian neyioloi naa ajo ina murua apa eshomo neepoi naa aipin iltung'anak tina murua , neepoi naa sii asaru naa ninche ituu naa eeku naa ina moyian sapuk tina murua.

Ore eneiko isiasani pee eilepunyie enkiguran eyautua nkishu, nee pee elo siininye ina kuguran aret lelerio wentumoto olosho naa nchere, keyieu naa nepuo ninche aimie tewejiti atiu ena bunge tenaa sii toonkaontini nchere keetae mpisai naapiki naa weji pe epuo naa asie nkiguraritin napuo naa rkijanani aiguran, ore sii tenkaraki iena keidim sii niche nepuo asho metaa ore wejitin neiguranieki etiu ena rkurot nepuo aitibir lelo kurot anaa sii nkiwanchani metaa keisidan pee etum naa lkijanani aigurana toowejitin nenere. ore aitoki nkae naa nchere pee epuo naa ninche ayau seriani metaa tenepuo naa ina lelero aiguran nemepuo naa laruok ajingaki atua nepuo ainyal ninche ninyel sii nena baa naa enkigura naaku naa nena baa eidim siasani aatas pee eilepunyie naa nkiguran nalo siininye ayau entumo olosho.

koree iduat ee ODM toltung`anak lolosho le kenya naa inchere peyie epuoi atum olosho laariko ilomon lee serkali le sheria enaa nasira naa tiatua katiba ele osho le kenya oree sii nkae duata naa oltung`anak ee ODM toltunganak lolosho le kenya naa pepuo iltunganak atum naa maendeleo ena naa naiya netum nkaraki naa ketii iweitin naatapalayie apa serkali neitoki naa aaku ketii ninche siadi neshomo apa inkule dukuya koree si aitoki enkae duata ee ODM toltunganak lolosho le kenya naa peepuo iltunganak lolosho le kenya aatum ninche eina naa uhuru enche metaa kedupa ashom aatosh inkurai ore ina kura naa ina kukuo naoshi nelo naa ina kukuo ayau ilarikok anaa naa enayieu iltunganak kake nemee naa entoki napuoi aitobiraki are ilarikok naa sii napuo naa aaku keetae naa engala tiatua enkukuo neeku nenaa taa induat ee ODM toltunganak lolosho le kenya.

Ore enikuna sirkali olosho lekenya pee eret eyiolou ajo kainyo nataase teshakahola naanchere eterewa naa ninche ilajurok lesirkali oshomo naa ninche ajing atua nena murai, nepuo naa ajing atua olorere neniningisho naa nejur mbaa ametayiolo naa ajo nyoo nataase teshakahola ,ore naa nkae naa eshomo sirkali aibung lelo tungak oitekini naa ajo keidim naa ninche otaara iltunganak teshakahola, nepoito naa aparishore ninche ilopisaani lesirkali ana naa metilimu ajo kainyoo nataase ,ore sii enkae nataasa serkali pee eyiolou ajo nyoo nataase teshakahola naa nchere ore naa apa ooitemuo ninche metaa eshomoki naa atum ninche tiatua ina tim eshakahola nepuo naa isho endaa toosipitalini nishori ormairo, ore pee esupatu neiparishoreki naa nepuo naa ninche alimu mbaa pookin naatasaki teshakahola. naaku najie naa eikunari sirkali pee eyiolou ajo kainyo nataase teshakahola.

Ore esiai orpolisin eetai maandamano naa inchere peepuo naa ninche aaduaya eseriani nepuo sii arrip lelo tung'anak ooti ninche maandamano kakee mee naa peepuo ninche aara lelo tung'anak amu ore naa enajo katiba ele osho le kenyanaa nchere keeta itung'anak sipata enye peepuo naa ajing' maandamano tenaa sii epuo naa ninche aen ilo oidikidiki neeku naa kore esiai oorpolisi naa peerrip ninche lelo tung'anak nedol ajo ore sii tiatu naa ina maandamano nemejing' naa ilarruo kulie oota ninche inkulie omon anaa ilooyiu ayau inyamali tenaa sii iloyiu neponu ninche aapurisho neeku naa ore naa te maandamano ina naa esiai orpolisi kake ore sii duo tenelo naa metaa keetae ilaruo ootaduaki ajo keyieu ninche neponu atua lelo tung'anak ooti ninche maandamano neibung' naa lelo arruwok nepuoi naa aisiitaaki ninche te kotini .

Ore esiai oo orpayiani lee kanisa tee sirkali olosho lee Kenya naa njeere pee epuo naa ninje aduaya ramat napirta elomon lee nkomono enaa sii elomon oipirta kanisa amu ore naa sirkali nemepon ninye elomon oipirta kanisa ore aitoki likae siai naipirta irpayiani lee kanisa tee sirkali olosho lee Kenya naa njere pee epuo ninje arikok enkomono enkata naatai njereheni enaa taata njerehi emasho duake yoyote naata naake ninye sirkali ore aitoki esiai enye naa peepuo aishi sirkali naa loomon oipirta enikunari mbaa ee kanisa pee melo naa sirkali ainyialaa mbaa naa kanisa tenepuo ninje aitobir njeriani enye neeku naa eloo naa esiai orpayiani lee kanisa tee sirkali olosho lee kenya

ore enkisuma napuo ilafisani loongwesi aiimaa naa inchere kepu naa ninche ayielou inkajijik oongwesin naatae neepu sii ayiolou ajo kai ekuo ingwesin naa tenepuo ninche aaduaya tenedol oltungani teena sii aji eko nena ngwesi teneas teneaku eiriamakinote oltungani eweji neje oree sii aitoki enkae kiteng`ena naa sii nkisumaa napuo lafisani loongwesi aima naa nchere neikuni naa neikuni teneyiolouni iriata loongwesi ayiolou ajo kaji eti engwes naima ene weji neeku ore siii aitoki nkae kitengena naa napuo ninche aatum naa nchere emaa kuna ngwesin amaa oshii ena ngwes wena wena aashi nenyor tenedol oltungani naa kaa nemenyorr naa emaa teneaku ishomo niriamakinore engwes naje eweji neje aja inko piisikie koon peemikirr naa ina ngwes neeku ina taa enkisuma napuo naa ilafisaani loongwesii aiimaa.